Ore taa ena pisha negirai aitook endaa naji kitunguu, endaa sidai oleng' ore pee egirai aitook naa keji pee itobirari imbaa pee merruoyo pee minyiala pee etumi endaa etaisere.

Elee ore ena siai eramatare negirai aibung'aa esidai toonkaulele amu ninye naa ekuatikini toonkatitin oonyamalitin amu kesaru olosho, ore sii ena siai nitobiritai amu meetai enkitoruoto nagirai aitarruoo naa ore ninye kuna tare.

Ore naa ena baye pee etumi naa ekitobiri ilchambai aitobirr ilchambai pee ilo naa airem mitobiri ilchambai aaturr nepiki iltarakitani oobaya esidai nepuoi ainyiang'u empeku ore pee epuoi aayau empeku neuni taa taata nitobiri olchamba nebukokini enkare inakata naa pee melo endaa ainyiala amu ninye naa esaru olosho te ntaisere enye neeku ore ena daa najii mpuka na kifaa pee ibung'i amu endaa naake enkishui naata oltung'ani metii endaa, neeku ore naa aiko neijia ine naa kintabaiki.